En yuu komii kechee nemii ketilchin kororik chebo makatet, kitile kororik choton keboishen moshinit, kororikab kecheet kobokomonut mising amun kiboishen kechoben tukuk cheterter, kiboishen kechoben tukuk cheuu blangetit, cheuu chaketit ak ing'oroik akot alak.

Yu ko olekiribe lagok ole kikure childrens home, lagok che kinyorchin yutok ii ko che kikobek sigikwach anan ko che kiwirta sigikwach, kararan mising kerutochini lagochuto eng komoswek choto sokobit konyor ichek amitwok ak konyor akot ingoroik ak rabiisiek che kitorete ichek.

Kawek chekimine en korenyon ko kawek chebo Arabica, kawechoton ko kororon mising ak ko nomekei mising ak korenyon amun korenyon ko koret nelalang ak ko makaitit, araa rutu komnye kawechoton, eng ' ing'uni ko kawechotok kemii kekese.

Nkaro ni konyo metinyu taonitap Mombasa. Taonitap Mombasa netindoi kelekap belek ako taoninito ko taonit neo nerubukei ak taonitap Nairobi. Taonitap Mombasa kora, kobwotwo ng'alekap kiprutoinik chebunu emotinwek cheterter. U kele taoninito kokochin emetap Kenya rabiinik chechang kobun kiprutoinichoto bwone taoninoto.

Minutik chekimine mising en korenyon ko minutikab bandek amuun minuti choton koyoe komnye mising en koronoto nyoon amun ng'ung'unyek chekororon en minset, kora komotokosoni ng'alekab robta mising inee nii ko kororon minutikab bandek kemin en yutok.

Kamani komi kouni tukukchi eng got, achame ane boisionito bo keun tukuk amun ii, konye kongung kotilit ak ko kararanit, kora ko ndabwa akot piich ii nandan ko toekuk ii, kokere kole i chi ne tilil.

Chichi komi koyote moinket sikonem kumiat. Kumiat keome eng ortinwek cheterter. Much ikulut eng kichiket akiam kounoto anan iile akot makatiat siam makatiandanito anan iteshi chaik. Kumiat kopo komonut mising eng bortap chito amun, imuch konya tukun cheu mook ngitinye anan ko tukun cheu tung'wek.

Koroi kekure baskilit. Baskilit kotindoi kelyek oeng akochome biik chechang mising baskilit kong'etke lagok akoi biik cheechen. Lagok chechang kealchiin baskilit asikobit kourerenee, mi akot urereshek chebo biiko chekishindonekei eng baskilishek.

Nii ko karit nekikuren basit, basishek ko karishek cheimuti biik en barabara ak ko basishechuton keleen mii ngweny beinywan kosir beitab matato, basishechuton kora kenyorchin taonishek cheterter, miten akot basishek chebendi komoswek chelochin, neuu mii basishek chebendi kong'eteng'e taonitab Eldoret akoi taonitab Mombasa anan okot ko taonitab Busia akoi Mombasa.

Eng yu komito biik aeng'u. Mito lakwet, akomito kamet. Kamanito kotoku kole mi kochope tuguk eng mat ako maito ko kikichop eng sang nepo kot, maito ko nikikimal akotindoi mastinwek aeng.

Eng yu komi karishek ak biik cheikwerie baskilishek. Urerietap baskilishek kopo komonut mising amun, nkeurerenyo eng baskilishek, ko chito ne kaipel, konyorchinkei chepkondok.

Chii nekanai en yuu ko nekikuren Raila Omolo Odinga, chichiton kobo komonut mising en emetab Kenya amun kii prime minister nebo oeng en emetab Kenya, kora ko chichiton ko kikomokyi ng'echeret nebo kondoitetab emetab Kenya koeny.

Nkaro nitoni konyo metinyu ng'alekap kepa bitonin anan ko emotunwek alak chepo sang amu yomache chito kwo emotinwechoto bo sang konyone yuto konyiketoret kora koyokaba biik emotunwekap sang akonyikonyolilyo koweku icheket kobwa emetap Kenya.

Ni ko koot nekitoretekei nekikure kapchoit. Eng koito ko kikichoran tukun cheteterter alak koboru kole, kiteche United States Aid koito, komi kora keut nekikiun komwou kole, ndechut koito orit, ko makat ko ndemong'u iun eung'ung.

Chito nekanai en yuu ko nekikuren Righati Ghachagua, inendet ii ko kipsiasayat, inendet ko Kiran koiku inendet rubeiwotab emetab Kenya kong'eten kenyitab kenyitab elibu oeng ak tibtem ok oeng akoi kee impichen en kenyitab elibu oeng ak tibtem ak angwan, kora inendet ko kiran koiku mbunge nebo Mathira.

Eng yu komi biik chechang, mi chetebieng'wenysot akomi chetononsot mi chepire akot pikchaishek. Eng chetononsot, komito akenke nekinomchike kiy nekile trophy. Chichito kotoku kole, uni kaipel eng ureriet. Ko choalak chamito tukul kotononsot, ko uni chekaindochin urerionoto.

Inoe ilee kanam kerbesiet tetaa amun tanyata konyoru maat nemii barak mising en borto, kora komokoakete komnye tanyata ak ko ng'omaaket komnye kwongweny bortab teta mising, kora koimuch iroo ilee yoon sokororoni ko sokororoni chemii korotik.

Much itoret chito netindoi seriat, eng oratinwek cheterter. Eng tai, komuch irutochi chichoto aking'ololchi ng'alek cheitikoni ine. Kora, komuch itoret chichoto eng ng'alekap chepkondok amun kenyoi seriat koibe rabinik chechang mising ako kora nkitinye karing'ung ko much imute karinoto, imut siptali chichoto imioni

Ngaro nii konyo metinyun koiroitab Ebola, koiroitab Ebola koyaa mising amun bwone korotik eng' komoswek cheterter chebo borto, kokile yoon tauu koroiton Bo Ebola ikose komii maat Barak mising Nebo borto, ikose kwomin tikitikab borto, omiin metit ak kwomin akot olibo mokto, Um kora korub anyun kotoi komandaenen ak ko yekakomandaenen kotoi kobwa anyun korotik en komoswek cheterter chebo borto.

Kikepimanan ng'ot atinye seriat nebo kineet, koyoton ko kikabwaa biikab kokwenyon chekibinote seriatab kinet ako kingepimoni ko kiyach anee olee mising lakini kiin ndakitar kebimoni kelenchon momiten koroyoton.

Chu kakimin ing yu ko tugun che kikure Broccoli, Broccoli ko ngweek, bo kamanut chito imin ing'week che terter eng imbareng'ung sikobit iwalawal ingwek che iome kora ndealde ng'wechoto inyorchikei chepkondok, ki ngayoe ane boisionito ne tai ii, ko ki mobwotyini ale tos yai komie Broccoli, lakini ki tun koyai komie ak kokararanitu mising.

Eng yu komi biik aeng'u, cheikwerie tambesik. Nkaro boisioni, kononwo ematinwek cheyomyotin amun tambesik kenyorchin emotinwechoto yomyotin cheu olin po Turkana, ako tambesik kekee eng emotinwechoto sikenyorchike cheko.